Kũgetha thamaki nĩ kũruta thamaki iria ngũrũ thĩiniĩ wa gatemu gaku kana thĩiniĩ wa iriia na ũgaciendia kana nĩguo ũcirĩe. Thĩiniĩ wa kũgetha thamaki, mũndũ nĩ aroraga thamaki ĩrĩa ĩkinyanĩirie gĩkĩro, ĩrĩa ĩkũrĩte o kũigana nĩguo ũkagetha arĩ o yo ĩĩ wiki. Na ningĩ ũgatiga twana tũrĩa tũnini twa thamaki kũu maĩ-inĩ nĩguo tũkũrage o kahora o kahora. Kũgetha thamaki na ũbacĩrĩrĩki kana na wĩigĩrĩrĩki nĩ ũndũ wa bata mũno thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa na icigo irĩa ingĩ ciothe itegagwo thamaki tondũ mũndũ angĩaga kũgetha thamaki ũrĩa kwagĩrĩire nĩ cigũthira maria-inĩ.

Aca, ũrĩithia wa thamaki ndũtheremete thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa, gĩtũmi nĩ kĩ? Nĩ tondũ andũ aingĩ arĩa marĩithagia thamaki nĩ magiririo nĩ thirikari kuonoragĩria njũĩ thĩiniĩ wa ndemu ciao. Kũguo makerwo atĩ nĩ marahingĩrĩria njũĩ rĩrĩa maratega maĩ nĩguo maingĩre ndemu-inĩ ciao. Nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ, arĩithi aingĩ a thamaki nĩ mathiĩte hathara nene mũno na makaremwo nĩ kũrera thamaki ciao.

ĩno nĩ taũni-inĩ ĩĩ mwena wa Kenya. Taũni ĩno ĩronekana tarĩ kũrĩa mũciĩ mũnene wa bũrũri wa Kenya wa Nairobi. Nĩ kũronekana kũrĩ na ngari nyingĩ. Ngari cia gũkuua andũ aingĩ na kinyagia ngari cia mũndũ kĩũmbe. Ndona mbica ta ĩno, nĩ ndĩrakena tondũ nĩ ndĩrona kwĩna ũthii wa na mbere mũno Kenya, nginya andũ makahota gwĩgũgĩrĩra ngari ciao cia gwĩkuua. Ũyũ nĩ ũndũ wa bata mũno thĩini wa bũrũri witũ na tũgakenera mũno rĩrĩa tuona ũthii wa na mbere na njĩra ĩno.